Nii ko notit ab kenya nebo elibut en kasar ne moloo ko kiter notii ab elibut kenya kimo kouni koraa ko kitindo chepkondok che chang cheuchu konyolu ikonoren chepkondok choton en benkit simopetio anan kechorenin.

Ni kokolset ab ingwek en Kaa, kiwaldagee anyun boishetab kolset ab tukuk ab kabungui en kasar nekikomengekitun imbarenik akoyach keminso en olenekiten ak korik ngamun makoechen mbarenik koukeny.

Ni ko kolsetab ngwek eng gaa, kiwaldakei anyun boisietab kolsetab tugukab kapungui eng kasar, ye kingomengekitu mbarenik ak koyach keminso olelekiten ak korik, ngamun makoechen mbarenik kou keny.

Ni ko konoretab chepkondok kindana sandukusiek chemengechen, ye kakekonor anyun chepkondokchuto, ibose chepkondok yet koit betut neimache iyat sandukutab chekondokuk kou kwonyi ikere eng yu, kakotui anyun sandukunyi koboisie aiywet. Achame boisioni anyun amun ndayat sandukunyun amuch aboisie chepkondok eng or ne terter yeu ayachigei birthday.

Yu akere piik che kabwa ole kibortoe ngalekab soet chebo eCitizen, eCitizen ko oret nekinyorchin toretetab tugukab Serikali tuguk cheu kechenye passport, visa ak leshenisiek che terter.

Eng pikchaini akere kwondo ne konam njirenik che chang mising anyun kot ko konyit kikaput. Eng tabandanyi akere anyun melisiek che kiboisie kename njirenik ak akere kwony ake nemi tabanab ainet kwee in akine njirenik mache sikoba anyun siro nyikoalda njirenik chuto.

Chuu ko chekondok ab kenya koibor anyun let nebo chepkondet ole miten ngetundo tai nebo chepkondok chutok kochan komii metit ab chito neu arap moi chepkondok chutok ko siling tiptem, siling taman' siling mut ak siling agenge.

Eng pichaini ageere kwanyik aeng, kwanda agenge kokaru inendet eng kitanda ako tindoi ngoroikab sipitali, toku kole imiani inendet. Kwanda nitok ko kanyoindet, tindoi inendet kariik che kipimane biik che miandos. Ageere eng inyuu kobarchini tuguuk che kasere inendet, apeere kaiarorchini akobo miandonyin.

Chu ko logoekab ndimu kakobut chito ot konyit kretisiek che chang, mache sikoib anyun chichi siro, pitunotin anyun ndimu eng kokwenyo ako bwoni anyun chemungarainik ako alei anyun siling artam eng kilo.

Chu ko logoekab ndimu, kakobut chito kot konyit gredishiek chechang. Mechei sikoib anyun chichi siro. Bitunatin anyun ndimu eng kokwenyon ako bwani anyun chemungareinik akoale anyun siling artam eng kiloit.

Eng yuu ko kanyiit ne kanyitot Gladys Wanga ako ne kanyitot Amina Mohammed, toku kole mi tuiyot kandoik chuto ak kandoik alak. Katepi ichek anyun komut mesosiek. Boishe tuguk che tesei sautit kongalei, ageere ale tindoi kora beek che kiei.

Ni ko betut ne kibwote piik che liponi aisurusiek, pichoto ko che yoe mungareshek, piik che kisire serikali, piik che kisir chii. Kibwoti anyun pichutok ngamun eng chepkondok che liponi, kotoreti emet eng tesetabtai nebo emet kou teketab barabaresiek, sukulisiek ak tuguk alak che chang.

Ni ko traktet ne kipoishen keteme imbaaret, en imbaarenik che echen che makimuchi kebate eunek, kokikonyumnyum boisiet. Traktet komuchi kobat akot hekait agenge eng betut

Yuu ko ole kibukenen basishek ak matatuu chebendii ole loo kou Mombara, Nairobi, Eldoret Kisumu ak Narok kokowalak anyun boishoni kebukeni karishek en kasar en keny kokikipendii high office en inguni kebugenii en soet keboishen simoit ngung anan ko komputer ak ilipan chekondok iboishen MPESA ak inyoruu ngecheret ne imokinii gee en karit noton.

Tos nyorundoi anyun chito chepkondok che kisome eng benkisiek ngiricho? Ako tos siling atak chepkondok che kisome ako katebe ale ibe kasarta netya kokesom chepkondok asinyoru chepkondok chotok?

Ni ko traktait nebire arrow mbaret, akere ale tindoi mokomboik che mengechen che tuatui nyukunyat asi koluslusit mbaret, kemuchi kemin tuguk anyun eng imbar.

Yuu ko ole kioldo kerichek okere pichaik kwondo ak muren kwonyi kweondoo kerichek ko muren ko konyokwal kerichek bo komonut anyun boishet ab aidaet ab keriche en chemist ngamun kemuch inyorchi gee kerichek cheterter yon imionii.

Nii ko benkitab simoit neboo Equity, okeree euutab chito neboruu olekiboishoitoi ano simoit sikenyor toretetab benkitab simoit, konetindo benkitab simoitab equity ii daonlodeni anyun app neboo Equity yeityo iboishen anyun simoing'ung icheruu rabinik chemii benkit.

Ni ko logo nebo sacco nebo safaricom, sacco nebo safaricom komuch ichuut ieku membayat ak kinyoru rapinikuk. Eng sacco kora komuch isom rapinik ye ii memba kora kila kenyit inyorchinikei dividends.

Chu ko chego chemi galanisiek. Ole kikonortoe anyun chego kokende ole kaitit anda frijit. Yei imae kotebi betusiek chechang kora, ko chego chechang ko imuch ikonore kulait olon tomo ke alda.

Ageere biich somok, kwanyik aeng ak muren agenge, aenge eng kwanyik chuto kemi kelilchini konda murenoni ko kwanda ake komi kokere tuug che tesetai. Ngomnotet nenyolu itinye ko isomanchi ngalekab konyek, ko kariik, konyolu itinye koroito ne kilile konyek.

Ngamache asom rapinik chebo mungaret kokeikei asom benkit kosiir sacco amun eng ni, ngiisom chepkondok benki isiche eng chokchinet kosiir kokesom sacco. Kora eng sacco ko lasima ieku memba ako mara komei memba.

Chu ko mauwek che kigoole che kiguure roses. Mauwek chuto oleo kioldoi ko ba bitonin. Eng ka kegole mawek eng keterushek ak korik. Kegoljini ko ra kipapok taap kebut ak kepangan eng chupaik eng' ko

Agere bich, murenik ak kwonyik. Mi kosere gey ichege. Togu kole mi bich chekabwa kokwet kogonu toretet ngamun korik chemenye ko mo kororon kotkoit woi.

Agere ole kibole koik. Koik chuto kobo kamanut mising amun koi chuto kerame akeib kechobe barabaraisiek cheyachen, kora kemuch kebaisien ketiinye korik ingweny.

Ni ko pejittab simoit nebo whatsapp. Mi chi neng'alados ak mamait nenyin, tebe akobo kipindiit necham kokere eng' television. Kowalchin anyun lakwet kolenchin uyo bole eng simoit kolechi ko kaikai kobir simoit kosir keser message sikokuyoge.

Akere ale ialndai kweonik chekororon kele ialdaen siling hata, siling bogol somok, acha akinyee moite yoton beitab kweonichotak, konyolu ialdaenen siling bogol aeng cham aalen siling bogol aeng en gikomba kweonik cheuchutok.

Chu ko sokek kab ketit nekikuren miraa. Boisien biik alake komite asikobeet ruoni. Eng keret nyun kota kekole chechang amun ngealda kenyorunen chepkondok chechang aku kora, kemuch kealdae ematunwokikab bitonin.

Chu ko sokekab ketit nekikure miraa, boisie biik alak komite asikopit ruonik. Eng kerenyun kotakikol ketik chechang amun kealda kenyorune chepkondondok chechang ako kora komuch kealdoi emotinwokikab bitonin.

Pichaini ikerer kongalale ngalekab ole kisirtokei asi iyokte ole kokelipande aisurushekuk kobek kenyit, iwendi anyun soet ak irijistan kokoni pinitab Kenya Revenue Authority.